E ranyisi mar od bura ma inenoni, nyiso ni kido mar romo ma osetimore kata ma nyaka timore. Keyo duto mag romo osendikore maber, kendo bunde mag pi bende oseket e nyim kombe. Ma nyiso ni ji osekare romo, kata gibiro romo piny achiel. Kata obedo ni onge dhano manie pichani. Adiera no nyiso ni en kama weche madongo, kendo mag romo mar kampuni nyalo gochone, kendo ni gik duto osekare ni mondo romo no obede malong'o. Romo manie od bura ni, kata obedo ni dhano ong'e, nyiso ni ji romo kendo gidwaro nyamo weche madongo mar konyo kampuni dhi nyime. E wi duto od bura en kama jodong kampuni rome, kendo gikete chenro madongo mar konyo kampuni obed gi teko, kendo odhi nyime.

Eranyisini ineno guok kachamo chiembe kendo gi mor kendo gi ikruok e kare mar chiemo. Guogni oumo wiye piny ekare mar chiemo kendo otiego lewe mar chamo chiemono maber. Chiemono nenre ni en mar guok kendo guogno ochiwo nyalo duto mar chame maber. Picha mar guok kachamo chiembe nyiso ni guogno en mayueyo kendo en maen gi mor e gima otimo.

E piny Kenya, kaka ineno sani, e dwe mar abiriyo tarik ariyo, higa gana ariyo gi piero abich, yo ma ji tiyo go ATM card, oselokore ahinya kuom kinde. Kendo oken mana mar diyo pesa. ATM card ni, osedok oloyo ritruok kod teknolojia manyien. Ahinya ahinya bang' kaka nobet gi gimoro miluongo ni chip matin modendo ni EMV magengo kwalo kuo mar pesa, manechando ji ndalo machon. Gi mobedo maduong' ahinya ne en ji oselokore e yo ma gitimo chenro mag pesa e simu magi. Nikech ATM mang'eny, koro nyalo riwore gi simbe kod bengi mamiyo ji yudo konymar timo gik mang'eny, kata obedo ni gini konyo, ji mang'eny sani nyalo keto pesa, chulo bill kod rito account gi duto gi simu.

E ranyisini nigi ji adek. Kendo gin e romo mar nyamo weche. Ma nyiso ni gin gi gima gineno ka en gima duong', ma gidwaro nyamo ka achiel ka achiel. Nenore ni gidwaro konyore gi paro mag jomoko. Mondo ginyal chopo e gima gidwaro. Kata mondo ginyal yudo yo maber mar timo gimoro. Ji adek go, nenore ni giketo pachgi ahinya e gima gitimo no. Kendo nyalo bedo ni ginyamo chal moro, kata chenro moro mar dhi nyime. Nyalo bedo ni en wach biashara, tich, kata chenro moro amora. Kendo ni gidwaro yudo wach maduong', mabiro konyo gi dhi nyime.